Nĩ njĩra ĩrĩkũ arĩmi mangĩrũmĩrĩra mahote gwĩtiria wega makĩria wagi wa mbura, kĩguo na mogarũrũku ma rĩera marĩa mareha wanangĩku.

Ũrũke no ũhote kwerũhia marũa maku ma gũtwarithia ngari kũhũthĩra internet harĩa ũgũthiĩ kwĩ mũtambo wĩtagwo wa eCitizen, ũkahingũra ũkahingũra account na mũtambo ũcio wa eCitizen kana no ũgĩkorwo nĩ ũkoragwo na account hau. Ũgwĩkira password yaku kana namba yaku ya thiri, ũgwĩkĩra namba yaku ya thiri ũingire ũrore portal ya NTSA. Hau ha NTSA nĩho ũgũthĩe harwa haandĩkĩtwo, haandĩkĩtwo marũa, harĩa haandĩkitwo kwerũhia marũa ma gũtwarithia ngari, wathiĩ hau nĩ ũkũhota gwĩkira maũndũ maku, marĩtwa, ngari, namba ya ngari na ũrĩhe gũtumĩra mũtambo o ũcio wa eCitizen , na angĩkorwo ndũrĩ na, ndũrahota kuona internet kana bundles nĩ ũndũ wa andũ arĩa maikangĩitie miaka, ũgathiĩ he mũndũ waku wa cyber akaingĩra thĩiniĩ wa eCitizen yaku, agakora marũa maku, agathiĩ hau ha NTSA, mũtambo wa NTSA thĩiniĩ wa eCitizen, agakũerũhĩria marũa.